Ũrĩ kauntĩ ya kisumu, wabici ĩrĩa ũngĩcera nĩguo ũheo passport nĩ matabĩ ma wendo. ĩno nĩyo wabici ĩrĩa ũngĩheo passport ya gũgũteithia gũthĩĩ mabũrũrĩ ngũrani thĩinĩ wa thĩ. Passport yoyaga ihinda rĩa thikũ ikũmi na ikũmi na ithano nĩguo ĩkorwo ĩtũnganĩtio na no ũhũthĩre gũthiĩ mabũrũri mothe.

Wabici ya ũtungata wa kuiga bũrũri witũ ũgitĩri-inĩ, nĩ wabici ya wĩhũtĩkĩrĩria na ũgitĩri ĩrĩa ĩtongoragio nĩ Onesmus Kipchumba Murkomen. Wĩra wa ministry ya ũgitĩri nĩ ũngenagia mũno, tondũ nĩ ũteithagia handũ hanene kũrĩ kũgitĩra bũrũri kuumana na ũkora ta Alshabab. O ho ministry ĩno nĩ ĩteithagia kũiga thayũ, ĩkahe aKenya passport. Rĩrĩa kwĩna mbara na ng'aragu, kana haro, ministry ĩno nĩ ĩkoragwo ĩrĩ ũteithio mũnene thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya.

Ũkĩruga mboga ĩno, ũbataraga gĩtũngũrũ, nyanya, maguta, cumbĩ, maaĩ, kahiũ na thuburia. Thambia mboga ĩno wega tinyangia wega tũcũnjĩ tũnini, ũcoke ũtinyangie gĩtũngũrũ na nyanya. ĩkĩra gĩtũngũrũ na maguta thĩinĩ wa thuburia, ũreke kĩhĩe wega. Kĩahĩa, ĩkĩra nyanya ciakũ, na cio ũreke cihĩe wega, ucoke wongerere mboga. No wongerere ndania na karati nĩguo gwĩkĩra mboga yaku cama. Ũcoke ũmĩhe ihinda inini ĩhĩe. ĩkĩra mboga yaku thaani na ũkenerere irio ciaku.

Maya nĩmo maũndũ marĩa tũngĩka nĩguo tũhote kũgitĩra mahiũ maitũ kuumana na nyamũ cia gĩthaka. Njĩra ĩmwe ya kũgitĩra mahiũ nĩ gũthondeka rũgiri rũraihu, tondũ nyamũ citingĩhota kũrũgĩra hau. No ũhũthĩre nyamũ cia ũgitĩri ta ngui. Gwĩkĩra matawa nĩ njĩra ĩngĩ ya kũhũrana na nyamũ cia gĩthaka. Kũiga nyamũ cirĩ nyingĩ nĩ njĩra ĩngĩ ĩngĩteithia tondũ rĩrĩa nyamũ ĩrĩ ĩmwe, no ĩkorwo ĩkĩrĩo nĩ nyamũ cia gĩthaka.

Wabici ya rũhonge rwa marĩhi ma ũgima wa mwĩrĩ SHA, thĩinĩ wa kauntĩ ya Mũrang'a, no ũmone arahũka, thĩ ya kũgũ ya kerĩ, Kenyatta highway, taũni ya Mũrang'a. O ho kauntĩ ya Mũrang'a, hamwe na SHA, nĩ mateithagia andũ arĩa ahinyĩrĩrĩku kũhĩtũkĩra Kang'ata Care Program. Maũtungata maya no ũmone kũhĩtũkĩra email, info@mũrang'a.go.ke kana thimũ, gĩbũgũ mũgwanja ĩmwe ithatũ, gĩbũgũ ĩmwe mũgwanja igĩrĩ kenda ithatũ.

Ũheani wa motungata ma thiri ma thirikari kũhĩtũkĩra internet mũndũ no ahũthĩre mĩtambo ta thimũ. Ũheani ũyũ ũteithĩtie mũingĩ harĩ kũnyihia mathaa na mbeca. Motungata ma nenda, mũndũ no ahũthĩre arĩ handũ o hothe hatarĩ gũthiĩ wabici cia thirikari. Kwaranĩria naihenya, kũhĩtũkĩra intaneti thirikari no yaranĩrie naihenya na mũingĩ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Nĩhateithĩtie harĩ kũnyihia wĩici wa mbeca. Thirikari tondũ tondũ mũingĩ rĩu no ũrĩhage mbeca kũrĩ akaunti cia thirikari hatarĩ kũhe mũndũ kĩũmbe mbia. Mũingĩ no wamũkĩre motungata ma thirikari handũ o hothe na mahinda o mothe hategũbatara gũthiĩ nginya wabici ciao.

Mũndũ akĩruga mĩanga, abataraga maĩ, kahiũ, nyũngũ na cumbĩ. Ũkĩhũthĩra kahiũ, tinyangia mĩanga tũcunjĩ, ũcoke ũrute ngothi ĩo, ũtigie ngothi ĩo njerũ. Thambia mĩanga, ĩkĩra nyũngũ, ũcoke wongerere cumbĩ. Mĩtherũkie ndagĩka gĩbao kana thate, kerũra yahĩa.No ũrĩe ĩrĩ mĩcamũkie, na no ũikie maguta-inĩ.O ho mĩanga no ĩhũthĩke gũthondeka mũgate.

Maya nĩmo moritũ marĩa thirikari ĩgeragĩra harĩ kũheana motungata ma intaneti. Ti mũndũ wothe mũthomu na angĩhota kũhũthĩra intaneti. Andũ arĩa akũrũ na arĩa matarĩ athomu no maremwo nĩ kũhũthĩra motungata ma itaneti. Andũ a gĩcagi, aingĩ ao matirĩ thimũ ciakũmateithia harĩ kũhũthĩra motungata maya. Motungata maya nĩ marĩ goro, ti mũndũ o wothe angĩhota kũhũthĩra matungata maya. Kũrega gũcenjia, andũ amwe nĩ mamenyerete gũcerera wabici cia thirikari. Kwoguo no mone harĩ haritu na mone ta maraiywo mbia ciao.

Irio ici mũndũ no arĩe na njĩra ngũrani. No ũcamũkie ndagĩka inya kana ithano ũrĩe irĩ ũgo, no ũcamũkie maĩ, ũmĩigĩrĩre igũrũ ũcoke wĩkĩre cuumbĩ na maguta manini ũrĩe. No ũcine wĩkĩre biribiri na cumbĩ ũrie ĩrĩ ũguo. Ona ningĩ, no ũrĩe ĩrĩ njĩthĩ hamwe na mũcere kana ngima. Oho mũndũ no aruge irio ici hamwe na nyama.

Mbica ĩno nĩ magetha ma karati. Karati no ĩhũthĩke ta itunda, ningĩ nĩ ĩhũthĩragwo kũruga irio. Yoyaga ihinda rĩa thikũ mĩrongo ĩtandatũ na mĩrongo ĩnana thutha wa kũmĩhanda. Ũkĩhanda karati, tigĩrĩra mũgũnda ndũrĩ na mahiga na nĩ mũnyagunyu. Wĩkĩre marima mariku tondũ karati nĩ ĩrĩ mĩri mĩraihu ũcoke wĩkĩre thumu na ũitĩrĩrie maĩ. Njĩra ĩno nĩũkũgetha karati nyingĩ.

Njikaraga kauntĩ ya kĩambu ĩrĩa ĩtongoragio nĩ ngabana ndagĩtarĩ Kĩmani Wamatangi na mũnini wake RoseMary Njeri Kihika. Kauntĩ ya Kĩambu ĩkoragwo gatagatĩ wa bũrũri, na aikari a kaũntĩ ĩno nĩ arĩmi a macani, kahũa, ngombe na ingĩ nyingĩ. Kauntĩ ĩno nĩ ĩmwe ya kauntĩ ĩria irĩ aikari aingĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Kauntĩ ya Kĩambu nĩ ĩteithĩtie kauntĩ ya Nairobi harĩ gũkũra mũno.